E pichani nitie miyo ma orwako nanga marakwar kod marateng' to otweyo otamba. To en gi kanyna ma otweyo tiende gi tol. To kanyna ni king'iyo bathe gi kocha, iwuoni en gi nyathine moro. To kanyna ni oketne kubni ma oting'o pii, kendo ochung'e etie kuma ituomo e pii to wuon gi otuomo ne pii kod agwata kendo omiye omodho nikech samoro embe riyo ne ohinge. Omiyo koro otuomo ne pii gagwata tomiye omodho kapok owee kata kapok ochako sembe mondo mi okonye ting'o pige moketne e eng'eyego kotero ne dala. To aneno ka etok miyoni be nigi kubni moko kendo e mbele ne gi chien matin be nigi kubni moko, mang'iso ni ka en kar kulo ma jii ome pii. Kendo chal ma ni gi gik ma itiyo go e omo pii ka en mana kanyna, nikech ineno ka kubni gi gin ang'wen to moketne kanyna ni ka be en ang'wen, machien kocha be king'iyo malo kirango maber tineno kiwuoni gin ang'wen. Koro apani ma en kuma

Kuma rahuma ahinya en Maasai Mara, nikech oduong' kendo oting'o lee mang'eny. Kendo nitie aora mokalo ekinde kanyo ma opogogi gi jo Tanganyika ma sa nitie ediere ma lee moko mang'eny aa Tanganyika kocha kaduogo Maasai Mara koni kendo jogo magombo neno lee ainago dhi Maasai Mara mohingo Lamu. Mar ariyo en ni Maasai Mara nikama ber kendo en gi olose mayore nie kind bunge man eiye kanyogo ma jogo modhi neno lee eiye kanyo ok bed gi chandruok mar wuotho kanyo nendo nigin maber moloyo maonge gino manyalo monjo gi nikech kata mana geche magitiyo godo go ringo eiye kanyo kopo ni nnitie lee makwiny manyalo monjogi to nyalo yombo maonge ng'ikruok moro amora mobedo ni ndara rach kata ni yoo rach. Omiyo be kendo jogo matiyo kanyo be ruako ji gimor kendo gin jogo mohero jogo mobiro neno lee kata jogo mobiro kondo mi giler negi weche matimore ei Maasai Mara kanyo omiyo en kuma duong#molyo Lamu kendo ober

Ka aneno kitembni mopedhi to kitembnigo ing'ieogi pesa. Achako aneno chupni miwuo ni oting'o gik machalo yedhi yedhi chupnigo kod yedhi go be inyieogi pesa. Aneno ogudu majogi orwakogi to ogudugi ing'ieo kod pesa kata omenda. Angolo morwak kanyono be ni nigi nengo, kichaki ing'iyop tokgi kanyo nitie lewni moko mong'aw machalo otembni migawruokgodo mago be nigi nengo, wuoch ma jogi orwako ka nigi nengo. Mesa mokete mbelegi mokete gigi gi nigi nengo. E bath ng'amogik matung' koni bat kor achwich nitie gimiwuo ni bochung kanyo be nigi nengo. Kuma gichung'eni gimopedh piny kanyoni nigi nengo. Long ma nyako ma ochung' bat kor achamni be nigi nengo, lewni magirwako madongogi magi be nengogi ni malo, kendo kichak ing'iyo maber gino machalo buk ma miyo mar ariyo kia e bat kor achwich oting'ono bende nigi nengo.